Ore enatoki na kadol oshi epiki oleng endaa keyieri adung dung anaa mpuka nitushulakini aa keyieri nai ana salad ashu itushulakini ormushele ninosieki ore tonkulie katitin nepiki ake yie ndakin na orkeser nipik endaa ino ana orgali ompuka ata nkwashen.

ore pee manyor ena bae, naa kingiel ena siai, ee ore ena are naa kichafu. teneok nkera neyau moyiaritin anaa cholera, typhoid. naa ime sidai ena te biotisho ooltunganak, nisulaki nkera. ina bae nanu manyorie siai, mme sidai teneok nkera ena are chafu enkoitoi. kake ore ntokitin naijo nkishu kidim naaji neok ninche nemeeta shida.

ore ena siai, naa eunore orkeek, kanyor nanu ena sbae oleng. ore entoki naitadamu naa peyie elikini irmaasae ashu itengeni iltunganak pookin dupoto ashu esidano naunieki irkeek. amu keyau enchan niwangie olameyu tenkop neeku isidai ena bae tukul.